Tijni en tich mar pidho alot mopogore opogore. Aloden gi endi nitie alot mar skuma. Nitiere alot mar spinach. Ticjni endi kaka itiye e aluora wa en ni ikunyo bur ipuro mokuongo puodho. Kisepuro puodho to iketo mbolea, Samiseketo mbolea to iketo kodhi. Kiseketo kodhi to inyalo

Yo ma inyalo bede e nyasi moluor ahinya en niya, samora mora moluongi e nyasi, nyaka ing'i mokuongo ni e nyasi midhiyeni to idhi romo gi jok mane gini. Koro sama idhi e nyasi, ibet ng'ama ondisore .Ma be okwuo awuoya mang'eny, ma wacho gik ma seche moko ok owinjore. Koro yo maber ma inyalo bedo kidhi e nyasi en niya. Mokwongo kapok adhi mabor, nyaka ibed ni e nyasini endi .Ing'eyo gik monego iwachi e nyasi ka. Kendo ing'eyo kaka onego ikwany wechegi seche ma iwuoyo. To machielo, yo maber minya bedo ka idhi nyasi en ni, nyaka ibed ni seche ma in e nyasi kaendi, ikungo wecheni, iwuoyo mana matin. Magi e weche ma nyalo konyi sama idhi e nyasi.

Maendi en aina mar chak miluongo ni yogat. Chege nitiere mopogore opogore. To mwaneno kaendi ni iluongo ni yogat. Yogat en chak mamit ahinya ma seche ma imadhe to iwinjo ki en gi dhadho moro mamit. Yogat ni endi inya lose mond iwinj mit mopogore opogore seche mimadhe kiywa suya mamit. Inyalo lose gi suya mar mawembe kata inya lose gi suya mar rabolo. Inyalose gi gik mopogore opogore. Koro gimang'eyo mane osetimore kae en ni ma chalo jauso ma uso gi. Koro en gi chupni madongo dongo ma ouso bei ma mamalo to kendo en gi kikombni matindo tindo mabe ouso bei ma malo. Koro mago e gima timore kar kaendi to mago be gik masewinjo kuom yogadni.

Gima timore ka en ni mokwongo ma en puodho. En puoth oduma ma oduma otiye ma osebedo madongo dongo. Koro gima timore ka en ni ijako it oduma mondo oduma odong ka dhi malo mabor. Oduma ni endi puoth oduma ni en puodho maler ahinya. Aneno ka be odoye maler kendo wuon puodho ni orite ahinya. Koro gima timore ka kendo aneno ka it oduma mojaki gi oket gi e tie oduma ma ginyalo lokore manure mondo oduma chako tiyo kodgi mondo oyud chiemo e tiendgi mondo oduma odong madongo dongo. Koro mae gima timore ka to kendo wuon puodho omor ahinya gi gima timore kaendi.

Ma en otiko mar idho bas ma dhi Narobi ka ya Mumias. Kit gini endi maber en ni otiko ni onyisi seche gi tarik monego bed ni idhiye wuoth. Itiyo kode ahinya ahinya seche ma ji dhi wuoth. To otiko ni endi en mar jo Easy Coach ma ing'ado e ofis gi. Kose ng'ad e ofis gi timiyigodo titing'e seche ma idhie wuoth. To koro gima ber gotiko en ni onyisi nyaka tarik mane iwuothe nyaka sa mane iwuoth. Koro en gimoro maber ahinya bedo gi otiko. Kendo machielo ni otiko ni kosemiyi to jo bas ok nyawilore keto ng'at machielo ka in gotiko.

Tijni en tich mahero ahinya. En tich manyiso timbe wa gi chike wa manene mar joma chon. Tijni emanyisowa kuonde mane wa ae. Tijnieni manene e mbele na kae en mar jo Maasai mo umore gi suka gi. Jo Maasai gi endi gin gi gike ber ma giketo e it gi machisore ni jo Maasai ne gin jok ma beyo beyo mohero gike ber. Tijni gimomoyo ahere en ni kopo ni irwako gigie itimo gigiendi nyisowa ni ihero kuma ne iae.